Janyuol onego okaw nyathi oter e osiptal mondo ong'i ni ang'o ma nyalo bedo marach. Mondo kata daktari oyud kaka nyalo pime mondo ofweny gima timre marach kata ka en gi tuo moro mondo yud thieth e yo mapiyo.

Idiyo star ,achiel nono nono, ngas, kaito odhi keloni kama ipenji kidwaro ng'eyo PUK mari, tidiyo kanyo kisediyo kanyo tipenji namba midwaro ngeyo PUK ne, indiko namba no, kisendiko namba no tindiko ID mobedo registered gi namba no, kisendiko tioro, kiseoro tidhi orni PUK ma yao nambano, to oyao go nambani, koseyao go nambani todhi kar namba maling'ling' to onuoyo, to oseto manyien, koseseto manyien to ema koro otiyo godo

Kamano, inyalo golo pesa e bengi kitero e Mpesa. Achiel kuom midhiero minyalo romo godo en ni sama igolo pesa e bengi kitero e Mpesa, nitiere pesa moko mingado sama itero pesa e Mpesa kigolo e bengi maluore gi kar kwan ma pesa migolo e bengi kitero e Mpesa. Ngeny mar pesa medo malo pesa ma idhi ngadi manyalo miyo pesa miyudo e Mpesa bedo piny ne pesa migolo e bengi

Okapar ni puonj mar tuoche malandore osetim moromo nikech iyudo ka moko kuom tuochegi pod ngeny ahinya kendo medo mana landore. Nyisoni pok ochiw puonj malong'o ahinya kuom tuochego machalo kaka tuo mar ahonda mar TB ekind mamoko

Chiegni atamalo praboro mano mar jii maya e kaunti mara matiyo gi Mpesa e yor oro pesa, to gima omiyo gitiyo gi Mpesa, kuonde golo pesa kitiyo gi Mpesa mag Safaricom ng'eny moloyo kuonde Airtel money kata T-Kash. Mano ema miyo Mpesa itiyo go ahinya moloyo Airtel money kata T-Kash